Joseph Ole Nkaiserry ne en jatelo ma huma ahinya e piny Kenya mane otiyo e jatend jolweny kod piny owacho ka chiwruok maduong kod ting makare. Kaka jatend jolweny mane oseweyo tich e lweny mar piny Kenya, nokelo higni mangeny mag tich mane otiyo gi ritruok e weche siasa, kama notiyoe kaka jatend bura mar Kajiado diere, kendo bange notiyo kaka jatend bunge mane ochung e weche mag piny no kod loso weche mag piny no.E tijno notimo tich maduong mar jiiwo arita e piny Kenya ahinya ahinya e jiwo arita mane nie piny kenya ahinya ahinya ekinde mane nitie gik mane nyalo kelo luoro mane owuok kuom jo terruok kod yore mamoko mag ngajo. Otelo mare ne otingo yo ma otegno kendo maonge gik ma ngato nyalo ngado mane omiyo luore ekind pogruok mag siasa. Ka ok otingo weche mag piny, Nkaiserry nochung motegno ne anyuola mare mar jo Maasai kendo notiyo, kendo notiyo matek mondo oting oganda mare malo kokalokuom somo, gedo mar piny kod keto mon e telo. Tho mare apoya e higa mar twenty seventeen ne en lalruok

Kaneno kar nyuol, aparo kama ng'ich mar rito kendo ma nigi gik moko duto madwarore ma mon ma nigi ich yudo kony, kuom achiel kuom kinde madongo ahinya e ngimagi. Kendo ma jotich mag thieth ma nigi lony chiwo rito, kwe kod arita e kinde ma gin gi ich, nyuol kod um duoko bang' nyuol

Kuom pichano, ang'eyo jatend piny William Ruto, en jatend piny Kenya. um otiyo chakre higa mar twenty twenty two, Nigi um en gi tich maduong' e loso chike mag piny Kenya, kod tudruok mag piny mangima, siro lokruok mar weche yuto um kokalo kuom agenda mar loki oyumi kowuok piny malo, kendo keto piny Kenya kaka jatelo e chendro mag lokruok mag kor lwasi kod temo mag arita mar oganda

Mondo ogol nonro mar ketho ne kambi mar meli mokuongo abiro timo nonro matut mar mwandu kata mwandu ma okethore , dhi kony ranyisi duto manenore mag hinyruok katiyo gi picha maler kod weche mondik kaeto agolo lipot ma oting'o kit ketho kod pek mar ketho, gik manyalo miyo kethore, kwan mar nengo moro amora, monego ochul. Ng'at ma ng'ado bura kata risit mar ng'ado mwandu kendo gikone oor nonro mokuongo wechegi ni kambi ma ng'ato mwandu kokalo kuom yore ma ng'ato nyalo ng'eyo go kaka email kata oboke ma nondiki. Ka oting'o oboke manyiso ni ng'ato oyie gi gimoro kendo manyiso gik moko duto ma ng'ato duaro kata okang' ma dwarore bang'e mondo ochop wach no.

Bende kaw thuolo matin mondo ing'e gimomiyo mwandu ma nikwayo kuoma sani osebedo moikre mar kawo kata tero. Kendo bang' ka iseng'ado weche matut e giko mari, yie yie mondi ing'e saa kata odichieng' mihero mondo onyal timo um chenro mowinjore mar duoko gi iiri maber moloyo. Nyaka chope odiechieng' jumapil e jumabiro, e juma mabiro kata saa ma ibiro

Labs mag ICT nyalo konyo somo matiyo kanyakla, kendo mag tudruok e sikul mag praimari kod sekondari. Kuom miyo jopuonjre kod jopuonj thuolo mar yudo gige tich kod gik manyalo konyogi kaka kompiuta, tudruok mar internate, program mag somo kod gik ma gik mitiyogo makonyo etimo chenro mag, grup lando weche ekinde mar adier, ranyisi mag mbui kod somo mag tudruok manyalo miyo jopuonjre opar matut kuom gik manyalo konyogi. Nyalo loso kendo tiyo kanyakla gi jowetegi e klas kod oko mar klas kendo yudo duoko mapiyo kuom jopuonj ko kalo kuom yore mag mbui maduto konyo e puonjruok mamulo ji duto mamulo jiduto kendo maketo pachgi kuom jo puonjre.